Ore enkata nayamishoreki wenayamiki ore temuruang' naa ore enkolong' etaa kebau emasho nayakikisha intasati ajo ayawutwa intomonok pooki irkeek, pee etumokini aateyierishore ninyang'uni idakin naayieri inolong', nipang'ae intokitin naaijo iyamai tenaa keetae, ore enaang' nashorini entito nayakikisha ajo eyawutwa inkishu apa naayau pee etumoki esiaai ahomo dukuya.

Ilapaitin aare ootulusoitie naa ayakikisha ajo atanapa ebuku ekilinik, mikitumokini akata aihudumiya enkerai ino tinitu iya enapa buku nikichooki, nagerokino isindanoni, netii sii inkarn enkerai wengolong' sii nibayie kilinik.

ore ene dukuya naa kang'as aomonoki , nakilikuan ajo kaji nemoi , nanyuototo ang'oru eniko pee aret tenaa kifaa naing'uraki olchani, nakilikuanishore tenaa kinosa edaa nang'uraki entoki nanya naisho enkare nawuok ore paa kisidiyie emoyian oleng' nang'uraki oltung'ani lengang' enye oya sipitali.

keishop iltungank pookin ifulanani, aashu inkilani naairowua tenkata naatae enkjiape, ore enkae nishopokini nkera pookin inamuka. nemelo oltungani meeta ata oltungani sapuk meeta namuka, ore enkae lasima pee eeta oltungani enkitampaa najutie orkulup lenye, nisumi iltungank eneikoni teneirok. paa tenirok ake oltungani nibug' enkutuk peyie meshurtaki irkulikae. naa teninotaa nkamulak inonok niyakiksha jo itipika enkitambaa ino ashu itunukayie.

kesesh etum inkera imoyiaritin, emoyian elukunya, tenkaraki enauri, otenkaraki sii enkolong',tenepuo nkera naaji sukuul, naa kegol tum nkera enkare te sukuul ashu mpaka nebau enkerai ang',pee etum enare naok, ashu tenitanapa duoo naa kelo neishunye, neeku ore tenkaraki ina nikinyia enkolong' naa nishomo aisuma teskuul nemuoyu nkera lukny, ore enkae sii na orkirobi, tenkaraki eyooto nayok nkera sukuul tenkata enkirobi naa ikumok inkera nemebaiki ifulanani, neeku ketum nkra kumok olkirobi.

kumok itururi leme ile sirikali loo ngira ayendelea tenkopang', laa niche ninye isidain oleng', amu ore iltururi amu keeta oshi taata intasati enkopang' olturur lepulaan , naa keretito intomonok oleng' amu ore kila engolong' nabo te wiki ni save enchata ashu iropiyiani ake niyata ore temusho olari nepuo taata kuna tomonok aawuor kuna ropiyiani , naa kisaidia oleng' amu kepuo aisumie inkera enye nepuo aadung'ie inkolati enye.

Kifaa neetae imasaa naij o kishaa naaji nishori intomonok iropiyiani nishori sii inkalamuni ombukui naigerishore, ore enkae nilepunyeki naaji iltung'anak kumok tolosho meetaa ketaa kuna simui sapukin oshitaata nayetuo, ore oltung'ani oisumi naa ilasima pee etaa emashini sapuk ashu komputa nirekoodaki esimu pee mimin ake ilo ratioti lenye.

Enkisoma ena naloito dukuya nagira oltung'ani asumisho intokitin ekomputa ore ene neetii imashinini akeyie kumok netii imashini naagirai asumie iltung'anak ketii emashini natii dukuya naira iltung'anak pooki aduya naa tenajo aing'or naa kitodolu ajo enkoitoi ositima ena nagirai aitodol iltung'anak amu kadolta isolai, inkomputani egirai asum iltung'anak esiaai e IT.

Imali naijo, ore tosupuko inkishu naaji oleng', nkishu ekule ashu nkineji ekule ninche taata naata dupoto tosupuko. Ore entoki naisho metaa ninche naata dupoto, entoki naijo ena ore taata netayioloki ajo ore nkuapi oormasae naijo Kilgoris o Narok, naa ore nkishu enye naa keeta kule sidain kule nemeinyial iltung'anka, nemepik irkeek. Ore nena kishu naa nkujit ake enya, ore nena kishu nemetii nkujit enye irkeek. Ore sii enkae toki naa esiai enkiremore, etonyoraki nena tokitin, kepuoi aayau amu keyioloi aajo ninche etii endaa tenkumoi teina kop.

Ore ena naa kadolita olarikoni sapuk oji Raila Odinga egira as entoki e graduation. Ore ena toki keret iltung'ana metayiolo ajo, ore enkisoma naa entoki etipat oleng' tenkisoma oltung'ani, aa milotu ake aku olarkinoni eitu ing'as aimu enkisoma. Idol ajo ore tene wueji naa kajo kenkisoma e phd eita ashu master neeku kitodolu ajo mpaka nisuma oleng' pee itumoki naa ataa olarikoni te nkop e Kenya ashu aa tolosho akeyie pookin loba anaa oloba.

Ore tene wueji naa kadolita entoki naji juza, naagirae aisum iltung'anak. Kajo ore ena naa oltururr ng'ejuk lembenki anaa enadolita, nayae ilooni, ore ena naa looni naayae indim ake aitumia enkoitoi esimu, pee itumoki ae apply loon ino. Neeku ore tene wueji ketiu anaa ina kisoma etii kulo tung'anak, ashu egira ai launch ina app naji juza nayayieki loan.

Ore ena bae naa egira kulo tung'anak eeta entoki nagira aisumisho tene weuji, kadolita ninye, ketii oltung'ani mpaka oltung'ani maima, neeku ore tene wueji keeta entoki nagirae aitodol kulo tung'anak sapukin. Keeta akeyie enkampuni nagirae aabol tene wueji, ashu eeta enkiteng'ena nagira alo dukuya tene wueji.

Ore ene wueji naa ewueji nepuoi aayayie irkeek te sipitali, keji ene wueji chemist aa ore ene wueji pharmacy ena naa ore ene wueji kepuoi aayaunyie irkeek loo nkishu, naa ore esidano tenkop ang', kisidai tenetii ena toki amu ore enkop ang' na keramati nkishu oleng', naa ore nkatitin kumok, tenemuoi enkiteng' naa keetae enkiteng' naa teneitu eremi ina kata ake asioki naa kelelek esioki aye, kake tenepuo iltung'ank sokoni neetae ena toki naji pharmacy ashu ene ele duka lomirieki irkeek loo nkishu, nemirieki sii shimpi, naa keret nkishu amu mitoki naa nkishu aae keeku ketum nkishu olchani asioki.

lasima pee iyiolu orkuaak, ajo kalo kuuak ele ogira alo dukuya tene wueji, ajo ore tene wueji naa, eranyare oorkokoyok ena, anaa enkishopo nadoolita naa ankishopo oorkokoyoj ena naa lasima pee iyiolu osinkolio, naa lasima pee iyiolu enaa kenkishu iranyaki, tenaa keltung'anak, tenaa kendaa tenaa kesiasani. Neeku ore enkae toki nifaa niyiolu, lasima pee iyiolou enkishopo enye tenaa kosinkolio osiokisioki, tenaa kosinkolio olo akiti.